Namba achiel en limo mbui mar kar tiegruok ma Utalii ma en ww.utalii.ac.ke. Namba ariyo en oro kwayo mari mar timo catering e mbuino. Mar adek en oro gikmachalo kaka leaving certificate kata KCSE certificate kaingodo, ID kaingodo kata birth certificate. Mar ang'wen en chiwo email kod namba ni minyalo yudigodo matiyo. Mar abich en rango ka gimichiwo nikare kastioro mar auchiel en chulo pesa mar kwayo marino, mar kawayo mari miore mbui margino kasto mogik en rango koyieni donjo kar tiegruok mar Utalii to mano e kaka itieko wachno.

Anyalo somo wachni mawinj gimoroamora motimore kasto akawo okang' mar manyo jo KPL mondaornegi ng'ur mar jaduong'no mondo gine gimaginyalo timo e wi wachno.